E pichani oket lettuce to e lo pichani inya keti spinach, skuma kata yedhe nyaluo. Ma nikech gidwaro pi matin to ok gidhi yudo tuoche mang'eny. To ipidhogi e ndalo matin.

Gima asewinjo kuom gini en en Ogada to en chiemb dhok. To ipidhe e kama pii ng'enye mondo gi chieg maber to rite be yot. To jopur ohero tiyo kode nikech Omiyo dhok minyiedho chak mang'eny kendo omiyo gi ngima maber ma onge tuoche mang'eny. Bang' ka gi se tii, ing'adogi ti teronegi kamaaa dhok nitie ema koro kanyo ema koro gi chake chiemo.

Osiepe ariyo ka tiyo e tich achiel, mano kelo nyalokelo gwandruok mange'ny nikech, nga'to achiel nyalo dwaro ni otimne tije to mano nyakelo to mano nyamiyo tiji kethre kata tijgi thi mos , to gikoso dongruok e ngi'magi e kuom gimoro amora amora magitimo e tich.

Janyuol ma somo kendo tiyo Garissa kaonti kalo e chandruok mang'eny. Ma achiel kuom gi en koso pi, koso chiemo kato be nitiere, nitiere, kendo nitiere jo mahundu mang'eny ma thago gi e yore gi mag manyo pesa gi somo. Kendo iyudo ni jogo kalo e, temo matek ahinya mondo gilos ngima gi mondo margi ngima gi obed maber ka jomoko. Kendo giketo ngima gi e chuny alure gi asumbi. Kendo chunygi ok thoo ka ging'eyo ni chieng' moro Nyasaye biro yao ne gi yo.

Ma Japur opidho waru e gunia mondo okung loo mar pur. To aneno ni giyudo loo moromo, pii biolo negi moromo, mondo gichieg maber.

Epichani kachako gi gima nigi nengo maneno kae en saa ma ng'ani oruako, kong'o mantie ebathe no, kata chiemo motokoni be nigi nengo nikech aneno nitie gweno eiye. San, san be nigi nengo kae.